Hĩndĩ ĩrĩa ũgũtuĩka nĩ wagetha mbembe ciaku, nĩ wega, wambe ũcikohore kahinda karĩa kagĩrĩire gatana, citanakinyĩrĩrũo nĩhĩndĩ ya mbura. Tondũ ingĩkorererwo nĩ mbura nĩ igũkinya nĩ ciabutha. Ũngĩcioha ũcurie nĩ wega, tondũ hĩndĩyo ũcurĩtie ũguo nĩ igũkorũo ciĩ handũ citakomanĩire, citaikarĩte ũrũ ũndũ cingĩbutha. Nĩ wega atĩ no ũcithandũre ũmithie ũciĩkĩre mũtũnginĩ, cikare ciĩ handũ hega ũndũ itangĩthecũo nĩ mbũca, kana irĩo nĩ tũtambi tũngĩ.

Hĩndi ĩrĩa ũgũthondeka ciaga ciaku cia ngũkũ, okorwo nĩ ta harĩa ngũkũ irekagĩria, mũndũ nĩ ethaga mahuti marĩa momũ, mahuti matangĩkorwo na mĩigua kana hihi kĩndũ kĩngĩ cihũthĩra ũru. Ũtuĩke nĩ wa macokereria wega handũ kona-inĩ ĩmwe, ũndũ ngũkũ ĩyo atĩ ona kũngĩkinya nĩ hĩndĩ ya kũrekia nĩ ĩkũrekeria hau. Tondũ ona nĩ kũrĩ ngũkũ ingĩ cirekagia na igakinya no cigũkomereria, hĩdĩ ĩria igũkinya gũkomera hĩndĩ ya matumbĩ gũturĩkia tũcui, no ikomere o hau.

Nĩwega gũikara ũkĩhatagĩra ngũkũ ciaku, tondũ hĩndĩ ĩrĩa ngũkũ yaku ĩtuĩkaga nĩ yakomera harĩa o ĩrathiĩ kahinda, ũndũ ũcio nĩ ũcũgagĩrĩra ngũkũ kũrwara, koguo nĩ wega giũkara ũgĩtheragia, gũikara ũkĩhataga kou ciaga cia ngũkũ, gũgaikaraga kũrĩ gũtheru mahinda kwa mahinda, nĩguo ngũkũ yaku ndĩgakorwo ĩkĩnyitwo nĩ kĩndũ ta mĩrimũ kana ĩtuĩke o na hĩndĩ ĩrĩa ĩgũgĩkomera tũcui tou nĩ tũkuona ũndũ hihi ũngĩtũtwarithia na njĩra ĩtarĩ njega, ĩtuĩke ngũkũ ciaku nĩ ciakira irĩ theru.

Hĩndĩ igũkinya nĩ kũrora itumbĩ rĩrĩa rĩagĩrĩire rĩagũkorwo rĩgĩthiĩ thoko, nĩ wega ũrore itumbĩ rĩrĩa ikinyanĩru. Gatumbĩ karĩa kanini nĩgatuĩkaga nĩ gatumbĩ ona kastoma megũtuĩka agũkahũthia na hihi gũkarega. Ngũkũ nĩ wega ona gũkirora ona matumbĩ nĩ ma ngũkũ mũthemba ũrĩkũ nĩguo kahinda ona angĩkorwo nĩ matumbi ma gũthiĩ thoko makorwo me matumbĩ ngiredi ĩrĩa yagĩrĩire o ihinda rĩrĩa rĩagĩrĩire.

Thogora wa matumbĩ waikaraga ũgĩcenjagia mahinda kwa mahinda o ũrĩa tũragĩtũra, nĩgũkorwo nayo hĩndĩ ĩrĩa mũrĩmĩ agĩtuĩka thogora wa irio wĩ ĩgũrũ, no nginya onake agĩtĩkĩrĩe gũkĩhaicia itumbĩ rĩake, gũtigagĩtũike ararũtira o wĩra wa kũgũra irio na ndaracokia mbeca ciake torĩa kwagĩrĩire, kogwo hĩndĩ ĩria irio ciatũika nĩ ciambatĩra no ngĩnya ona itumbĩ riaku rĩtuike rĩa kwambataria thogora nĩguo mathabu maku matĩgakĩae kũhĩtana.

Ũyũ nĩ mũtheba wa cornflower ũtuĩkĩte nĩ mũrĩmi ũrarĩma cornflower itũrainĩ rĩrĩ. Rĩu nĩhĩndĩ irorete gũtuĩka nĩcikũruta kĩro. Na ciakĩruta kĩro nĩrĩo cigũkinyagĩria gũgĩciara. Maũndĩ macio omakĩroragwo nonginya ũrore tĩgunyũ hĩndĩ ĩrĩa ũkũrĩma indo cia mũtheba ũyũ ũgaikara ũkĩhũraga dawa citikage gũgĩthũka gũtuĩke magetha nimagũgũconorithia.

Kĩndũ kĩa mbere, no nginya wambe ũgĩtuĩke mũmemba, thĩiniĩ wa saco ĩyo, ũndũ ũcio ũngĩ nĩ gũtuĩka nĩũraigithia nao, ugakorũo wĩna kĩndũ ũrasavũ kuo, nĩguo onawe atĩ no ũkombithio, kĩrĩa hihi wĩnakĩo, kana, ũhũrĩrũo maita, nandũ arĩa hihi mangĩgũsainĩra, mangĩgũĩkĩrĩra signature, nĩguo ũtuĩke nĩũkũheo ngombo, ya gũtuĩka nĩũgũkĩria mbiacara yaku.

ĩno rĩu nĩyo ĩtuĩkĩte mbiacara ĩrĩa ĩyũkĩrĩirie na njĩra ya igurũ mũno thĩini wa icigo nyingĩ bũrũri-inĩ ũyũ. Ũrĩithia wa ngũrwe nĩ ũkoretwo wĩ igũrũ mũno, rĩu nĩ ũcithondekagĩra ũũ harĩa ingĩkorwo hĩndĩ ĩrĩa ciroka gũthecwo cindano. Ũgacitonyagia handũ ũkamĩtheca cindano ũgacoka ũkahingũra kamũrango ĩkauma, ũkaingĩria ĩyo ĩngĩ mũtegũthĩnania hĩndĩ ĩrĩa cigũka kũrorwo nĩ ndagĩtarĩ waku.

Thĩĩnĩ wa gũtuĩka andũ nĩ macokete mĩgũnda, maya nĩmo maũndũ marĩa andũ monete rĩu ũrĩmi nĩũtuĩkĩte wa gũcokia mbeca na gĩkĩro kĩ igũrũ mũno. Hĩndĩ ĩrĩa ũgũkorwo nĩ wahanda kĩndũ kĩngĩtuĩka nĩ ũkwendia wĩ gwaku, nĩ kĩega gũkĩra o na wĩra wa kwandĩkwo, kũguo ũrĩmĩ guo ũrĩa tũngiuga ũrĩmi nĩ ũrarĩha, ũrĩmi ndũngĩrwo atĩ rĩu nĩ ta hĩndĩ ya tene, rĩu ũrĩmi nĩ ũtuĩkĩte wa kũrĩha.

Ũrĩmi wa mbembe nĩ ũtuĩkĩte wa gũcenjia andũ aingĩ mũno, hĩndĩ ĩrĩa ũkũhanda mbembe yaku kahinda karĩa kagĩrĩire, either ũkũrĩma na maĩ kana ũkũrĩma na mbura, wĩkĩre bataraiza na thumu kahinda karĩa kagĩrĩire, nĩĩtuĩkaga nĩ ĩgũkũra ihinda rĩrĩa rĩagĩrĩire na akorwo nĩ ta hĩndĩ ya gũgĩkinya nĩ kũgũra mũtu ũgagĩkora maũndũ ta mau rĩu we ndũkĩrĩ namo kwa ihinda rĩu, mbembe ciaku iria ũrĩmĩte ihinda ta rĩu nĩ ũgũkorwo ũkĩrĩa mũtu ũcio, na njĩra ĩmwe kana ĩrĩa ĩngĩ.

Eeh ũngĩkorũo wigĩte kamũthithũ kanini, kana ũhingũre sacco wigage kanyamũ kanini o kanini, oũrĩa karathiĩ kambatarĩte noũheo nginya, noũthiĩ ũheo ngombo ya kũambĩrĩria biacara ũtige gũtũĩka mũandĩkũo ũtũĩke rĩu wĩna wĩra waku wee kĩũmbe nowe ũremanĩnjĩra nowe ũrerutĩra, onginya ũkũre gĩkĩro kĩmwe onginya kĩrĩa kĩngĩ, omũthenya na ikereka rĩa rũhĩa.